Ma nitiere e picha kae iluongo ni peter ndegwa kendo ene jatend safarikom e piny kenya kae . Orwako angolo mano onyiewo kendo tai be en go manonyiewo . Sati gi sut morwako no be nonyiewo gi nengo. E mbele ne nitiere komputa matin ma inyalo tigo kaka simu. Mano be ne onyiewo . Kanyo kumobete en kuma ilando habari , kanyo be en kuma nyako ng'ato chul emomiyo nigi nengo. Kaka nenore gida makore gi sun link mondo gi ko mondo gikon gikony jokenya kae mano miyo ginte gibedo gi nengo.

Ng'ato nyaka bed gi charan, moo ma iketo ne charan, usi mek rangi mopogore opogore minyalo twang' go lewni mek rangi mopogore opogore. Makas be dwarore ka ng'ato dwaro ng'ado law kata odwaro ng'ado usi kosatieko tweng'o. Wang' maneno maber nya nyaka be bedi nikech ibiro keto usi no e sindan seche ma itweng'o. Ng'ato be nyaka bed gi tiende ge ariyo manyalo nyono charan maber nikech ka ng'ato nigi ng'ol to ok nyal nyono charan maber. Ng'ato be nyaka ng'e tiyo gi charan maber mondo o tije maber ka ahinya.

Nitiere miyo ariyo molwoko lep kitenge keno giwuotho e ndara .Mokwongo oting'o nyathi etoke kendo be oting'o gimoro machalo sufuria maduong' e wiye. Mar ariyo oting'o gima chalo bese gi besen moro kendo moluo ewiye kendo giwuotho. Chal ni gidhi e chiro gidhi uso gima gi gik ma giting'o .To seche moko chal ni giya chiro kendo kata gisanyiewo gik moko kata jii osanyiewo gi koro gidok dala. Ginenore maro maratego kendo kata kaka giwuotho.

Mae en buore Nairobi ekdno nenore ni jii wuotho kadhi kuonde ma opogore opogore. Moko dhi donjo e gari, moko be wuok e gari. Jok moko nenore ka gima gidhi tich to jok moko be oya tich. Nitiere jal achiel ma oting'o gar oting'o gimoro e gari kendo oriembo otero kuma onego otere. Ute be nitiere kanyo mek gorofa, mago nyalo bedo ofis kata mago nyalo bedo kuma jii loko ohandgi. Geche matindo tindo be nenore ka riemb iriembo kanyo. Mago nyalo bet mek ng'ato kata ginyalo bet taxi ma ng'ato nyalo odo ma dhigo kuma dwaro. Koyo chal ni ng'ich kanyo nikech ng'eny jii orwako lewni mageng'o koyo .Nitiere gik ma ondiki e kor utego manyiso gima timore e odno . Mano miyo ng'ato bet gi yot seche ma manyo kanyo.

Miyo ni en ja ohala matin kendo onenore ka o uso gik moko ariyo . Achiel marateng' kendo moro chal ni ralum kendo opedho gi e ogunia kanyo mondo ng'ato kakadho mondo onegi .Miyo ni oting'o nyathine e toke kata kouso kendo ok onenre ni nyathine ni bekne ahinya. En gima ong'iyo en mana pesa ma obiro yudo ma onyalo pdho go nyithinde bang'e. Onenore ka jachando kendo pesa moyudo gi ema chal ni pidhe . En gi ng'ama nyiewe kendo oyudo pesa. E pache, nenore ni ogombo tieko uso gigo te mondo oyud pesa ma onyalo konyore go. Mano kaka jo ohala te gombo modno gik ma giuso jii onyiew mondo bang'e giyud pesa ma ginyalo tiyogo.

Nitiere rabolo mang'eny ma opedh piny kanyo kendo nenore ni achiel kuom miyo ni gi ema uso kendo mamoko mochung' to ng'iy gin jonyiepo. Gidwa waro rabnolo gidhi gisuo kuma gidake mondo gin be gilok ohala mondo giyud pesa ma ginyalo konyore go. Gitemo ng'iyo rabolo mage ma ginyalo kawo kendo gitemo ngiyo kabe rabolo gi ochiek totegno maber ma inyalo usne jii bajii nyiew. Achiel kuomgi nenore ni oseyuto kendo otemo chulo miyo ma orwako rambulu eyor simu .Nitiere jok moko be ma temo kagima ng'iyo gi kuonde ma gintiere. Gin be paro mar nyiewo rabolo nyalo bire pachgi ba ginyiew. Seche moko gibuok ni rabolo mang'eny gi to nyalo bedo ni oya kanye.

Odni en kuma jok madwaro idho ndege dhiye. Jok madi safar ma opogore opogore be dhi idho ndege kae. Nitiere jii ma opoore opogore kendo jok moko donjo to jok moko wuok. Giting'o bege gi ma idhi cheki kendo emomiyo nitiere jok moko ma oriedo. Jok mane obiro e piny kanyo kaka jolimbe nyalo bedo ni dok kata jolimbe nyalo bedo ni donjo . Jokanyo be moko nyalo bedo ni wuok kendo moko nyalo bedo ni duogo e piny ki e piny gi. Kae nitiere ga obila ma nigi teko mang'eny kendo okinyal dhi kata donjo gi gima ok owinjore e pinyno ing'iyi maber kendo ka oyudi ni iting'o gima ok onego iting' e pinyno inyalo maki basoyi e jela.

Ng'at masuko nyaka ng'e wich ma nyasani ma nyiri mang'eny ohero kado . Be nyaka ong'e kado wich ma opogore opogore .Gima odwaro mondo obed go en kaka ochanu, usi mar kado wich, gi masin mamiyo wich rieyore maber mondo seche ma osuko ok thage gi wich ma wuok wuok e usi . Nyaka ong'e goyo lain maber kendo ma ok ochido. Nyaka tije bed maler ma ka ng'ato oneno to nyalo gombo kendo nyalo penjo ng'at ma osuko no ni oya suko kanye to ng'at mane ma osuke .Tijni be dwaro ni ng'ato ochieng' mang' maber mondo kata kotime to ok ool mapiyo kata ok ool chon kapok otieko suko ng'at ma osuko.

Kae en duka ma iuso ring'o ma opogore opogore kaka mar anguro, gweno, dhiang, rombo kata diel. Nitiere miyo ariyo ma obiro nyiepo e duka ni kendo wuoyi moro nitiere e bathe kona chiel ma uso negi. Nitiere re rapim ma ipimo ne gi kilo ma gidwaro kata maromore gi pesa ma gin go maginyalo chulo. Mae en ohala maber nikech jii mang'eny pile ka pile chamo ringo ma awuoye wiye go. Ng'ato mauso ring'o onego ous ring'o ma nigi teko kendo maler ma ok otop, mondo jii obi onyiew pile kendo be mondo kik iji kagi. Kata seche ma opimo onego opimne jii ring'o maber maywayo jonyiepo moko mang'eny bende.

Mae en dichuo to onenore ni obet gi nyathine e dhot ma chal ni mar duka . Kendo otang'o ne nyathine gimoro e simo. Nyathine nenore ka gima omor gi gima oneno e simu kanyo .Nyalo bedo ni ipuonje kakonego otii gi simo kata opuonje gimoro mane odwaro ng'eyo. Piny ma nya sani ng'ato nyaka ng'e tiyo gi simo emomiyo wuoyi ni kawo seche ne opuonjo nyathi matin ni mondo kata ka odwaro timo gimoro onyalo tiyo go gi yot ma onge ng'ama onyalo penjo kata thago. Nyathino bet mos kendo ng'iyo gima ipuonje e simo kanyo .

Mae en siling' abich mane oti go chon kendo osabedo ka owilore owilore. Noya kae to owilore obedo siling abich matin ne maye kendo ma oluorore to gik ma ondike to pod chalre achala. Noaye molworore no kendo odhi e moluorore kendo maromre gi mar ariyo no. Kendo ma sani ocho ogor picha mar lee e mbele ne kendo sani oonge picha mar Daniel Arap Moi .To gik mamoko mane nitiere e pesa moko ma todong' kaka ne nitiere. Sani be jii ohero kano pesa e simo kata e bengi mamiyo jiii ok wuothi gi silinge silinge gi ma jii ne tiyo go chon.

Mae e benki maduong' e Kenya ka kendo benki te manitiere piny kae nitiere e bwoye. Serikal kawdwaro pesa matimo go gimoro amora nyaka luw bengi ni kendo ka gidwaro kano pesa be nyaka gibi mana e bengi ni. Bengi ni ema kano pes ta mnitiere e buoye piny kenya ma ma marwa. Jok manigi lony e weche pesa be ondik kae. Ema konyo pinywa mondo obed gi pesa kata kaka wanyalo rito pesa. Kae be ekuma ikano pes te mawatiyo go kendo gin ema giloso pesa kendo ginyalo loko pesa. Kae niga gi arita ma nitiere malo kendo obila ol oluoro kae .Onge ng'ama nyalo donjo ka ok oyudo rusa mar donjo kanyo nikech onyalo monjo bengi no to mano e bengi ma sirikandwa ma kenya ng'iyo kendo seyo ni biro konyo.

Magi chalo pokla mek chiemo ma ogol epuodho kendo ging'eny. Owit gi kamoro achiel ba giloso gima chal gi got kendo nyako ni nitiere kae ,otemo nono ni magi to gin ang'o to kaka gigi nyalo konyo e ngima dhano. Nyako ni nenore ka gima orwako long kendo orwako soksi be. Orwako sweta to oting'o gima chalo okombe e lwete kendo orwako ogudu. Nyalo bedo ni ok odwar ni opokla go oil dende.

Mae en rishit ma imiyo ng'ato koya nyiewo gimoro .Jalni nenore ni oya nyiewo kong'o ma opogore opogore kendo nengo gi be be nomo nitiere mopogore opogore. Nyalo bedo ni ng'atni en jakongo' kendo onyiewo kong'o go ni odhi madho, kata onyiewo odhi madho gosiepe ge kata en mana jaote matero gik ma oore. Rishit imiyo ga ng'ato mondo ng'e nengo gik ma onyiewo mondo mibadhi moramora kik bedi . Kaka nenore mae en rishit mar piny maoko miluongo ni newyork kendo en mar kami iuse kong'o ema risid ni oyae.

Mae en gir sitima kendo itiyo kode rwako sitima e ot. Seche ma sitimbi orumo kata idwaro medo, inyalo oro ote ne jositima kasto ichulo pesa maromre gi sitima midwaro .Bang'e gidhi oro ni mamba mopogore opogore kasto irwako. Idiyo nembnigo bang'e kisetieko tidiyo gima rambulu no .Irito bang' dakika matin bang'e ibiro neno ka sitimbi oduogo. Be sitima mani nyiewo no idhi neno kondiki e mbele kanyo kuma chal rakwaro . Gini yudore e ute ka ute nikech jii sani olony tiyo kode mang'eny ahinya. Oyot tiyo godo nikech ka sitimb ng'ato rumo odhi onyiewo mana kende ma ok othag jowetene nikech ok ochulo sitima. Kata kapod onge pesa mar chulo sitima onyalo bet abeta kasto koyudo tobiro chulo mare bang'e.

Miyo ni keto ne nyathini sanitizer e lwete mondo oneg chilo. Kendo gini notigo ndalo mar covid-nineteen mane oango biro higa mar elufa riyo gi apa gochiko manonego jii mang'eny kendo ne idwaro ni jii otii gi gini. Otimo kamano mondo kik chilo landre e nyanya no kata ka nyathino nyiewo kata koyiero. Otemo keto arita maber ne gik ma ouso.